Ma en tich pidho nyanya, nyanya en kaka olemo minyalo ted godo alot ringo, itedogodo chiemo mond omedo ndhadhu e chiemo. Nyanya en olemo mipidhe puodho to moloyo jomoko pidhe ni giuse giyudo go pesa. Kendo jomoko to pidhe margi mar bedo kaka gino ma ginyalo tiyo godo kaka e chielo chiemo, omedo ndhadhu e chiemo kaka alot, ring'o, gi chiemo ma moko. Jomoko be nyalo tiyo kode, inyalo chame konumu, ginyalo loso godo kachumbari. Mano be inyalo mano be itiyo kode kamano.

Pek ma japuonj yudo e ng'iyo gi yor mag puonje mbui gin kaka: seche moko teko mar sitima nyalo lal ma miyo dhi e mbui nya bedo matek. To moloyo jomoko be pokoyudo long' lony ahinya e mbui. To kendo jomoko bende kia tiyo gi mbui maber, momiyo nyaka puonjgi to mathoth ding'eny ka dinuoya mondo ging'e yor ber mar mbui. To puonjruok mar ng'eyo tich nyalo geng'o pekgo gin kaka, puonjo ji e lwach lony mar mbui gi kaka otiyo. Kendo, uh, ng'iso ji ber mar puonjruok e mbui. Kendo ng'iso ji ni en yo no makelo kendo kalo wach e yo mapiyo piyo.

Ma en ma en puodho mipidhe kich kaka wang'iye picha ni. To kich gin gigo ma kelo gik moko kaka wan gi mo mor kich minyalo tigo kaka yath mathiedho tuo duol mar ahonda. Kendo mor kich be konyo inyalo wich wir e mkate ma kelo ndhadhu maber bende e mkate. To ma e kaka ipidho kich gi, kendo kosepidh gi magibedo madongo to giloso morgi no. Ma ka gise bedo mochwiny, to nitiere kaka gibiro ma gigole molos mor ma kich.

Ma en nam, nam ka waneno ka wan gi yie. Yie magi dhano ma jolupo madhi manyo rech katomena, kama gishiye nam. Ma e gima nitiere e picha ka, magi jo nam ma dwa ywa yie ma gitere nam. Ka waneno ka gin gi nede ma gitiyogo ma ka gisewito ei nam to gimakogo rech katomena. Kendo waneno ka gin gi tanga, ma yeie man gi tanga ma konyo sama gi dhiye nam. To konyogi e direction, ma miyogi yo ma yamo luwo kendo ng'iso gi kuma gichimo. Kendo waneno ka gin gi gigo kaka nede ma giketo ei nam kendo gimakogo rech gi omena.

Ma puodho mopidhe skuma, alode. Kendo kwang'iyo ka, ma en yor ma igeng'o go kute mond kik donje alot kaka skuma. Ka waneno ka jalni, en gi yath mogoyo negi mond kute kik mak alode alot ma skuma niendi. Kendo ma en lony ma ipidhe skuma ka okete e jwelni mokoketgie mokopidh e puodho. Moko kete gunde mar ni mond gidong maber nikech nafas tin, koro ikete gigi mond oyud thuolo maber. Kata ka ng'ato onge e puodho, kokawo gigi mokete skuma toyudo kuma onyalo yute alot kata mana matin. To moloyo kendokiritogi kigonegi yath mond gindong maber gibed gi ngima maber. Ka itgi bedo madongo kendo bedo mabeyo minyalo cham, kendo moko inyalo usi.

Magi tong' ma o gwen osetoyo, kendo ma oseikre ne uso. Koro ka kawang'iyo to wayudo ni tonge gieki oketgi kama ber, ma rito gi maber mond kik gikethre kata mond kik gi tore. Koro tong' gieki kose kan gi kama, to girito girito mondo tergi e chiro kata mondo us gi ne jogo eko ma dwaro gi. To moloyo kaendi okan gi mond kik gibar re, to moloyo ritogi mond kik gikethre mond kik gikethre.

Ma en puoth nyanya, ka wang'iyo ka, magi nyanya ma pok otegno ma koka dongo. To moloyo waneno kichungo gi mond kik gigore piny sama gidongo, gimed mana dongo ka giriere tir. To moloyo ka wang'iyo ka, nyanya g en olemo mitiyogodo e tedo. To kawang'iyo ka kwanono maber, ma e kaka ipidhe to kendo ma e kakirite mondo odongi mondo onyagi maber.

Ikwongi lero ne jalni ber mar gini modwa kawo ni. Kiselerone ber mar gini modwa kawo ni, inyise ni gini endi kidwa kawe to ikawe gi pesa machal kama. Inyise pesa ma dwarore mondo okaw gino endo. Kendo ibro nyise ni kosekawe obiro chule e dwe kata konyo konyalo kaen ng'ama tiyo onyalo chule dwe kata onyalo chule higa. Luwore gi pesa ma en godo gi yore kakoyudo yuto mare. Kendo ber mar gini inyise ni gini endi biro konyi kaka itiyo kode, kakimedo tiyo kode. Ilerone kendo ber ma obiro neno ko samotiyo gi gini endo.

Kae kaka anyalo konyo ng'atni en niya, akwonga penje ni no kwongo ooro pesa adi, to ne gi ooro diriyo nang'o. Kasepenje tapenje ni nooro pesa no sa adi? Kaeto adhi e mashin kacha tang'iyo adier e simbe ka ne ooro pesa, a confirm ni mesej ne kaponi pesa nodhi diriyo kata pesa nokodhi. Kase bedo gi ler ni pesa ni nooro mar adier, kokadok e mashin kacha to bang'e a refund ne pesa ne.

Ma en lony mobiro ma pidho alot e gunia, ma en alod osuga. Chutho chutho alod osuga en alot kienyaji ma thothne ji ohero chamo. Ta lod kienyeji kipidhe kendo milose maber, en alot maber kabisa ma kelo ma medo ber e ngima. Oloyo alode kaka skuma, en alot maber kabisa. Ma en osuga, osuga en alot to ma en lony ma nyasani mobiro kata kionge e puodho tinyalo manyo gunde matindo tindo tikete lo. Tipidhe alot to mano miyo wadonge ei pith kaka mek alode, olembe gi gik mamoko.

Mokwongo ong'we yamo kolal, step mokwongo adhi ka polis ang'e ni ong'we yamo ni wuon go en ng'awa. Kuong'o wang'iyo nitiere kise nyiiewo ong'we yamo nitiere zero en ga gi siriol ma gi nembni moko kanyo manyiso ni ong'we yamo no en mari. Ka kamano tidhi gi rishit manonyiew go ong'we yamo noendo. Bende onegobedni ibedo godo, kokidhi fulo ni ong'we yamo nolal. Kisedhi ka polis bang'e gidhi miyi OB ma inyalo tiyo godo kata ma ibiro chak go nodnro mar manyo ong'we yamo niendi.

Chudo mar hola mar HELB anyalo timo kama: kayudo tich mang'e ni ondika gi kata gi serikal. Kata en mana tich mar ohala ma ang'e ni ichulo maber, anyalo keto pesa tenge mawacho ni o dwe ka dwe kata odiochieng' kodiochieng' aketo pesa ni tenge. Ma ing'ado ma chulo go hola ni endi. Bang'e katimo kama to mano dhi miyo abedo gi yo mayot mar chulo hola ni nyaka atieki.

Ma en pith mar apuoyo, apuoyo en chiaye no ma jomoko ong'eyo, ma jomoko pidho nikech gin gigo ma gihero. Jomoko kendo pidho gi kaka gin gigo ma ginyalo chamo, kaka ring'o. Apuoyo en chiaye maber kabisa, moko donge bungu but nitiere moko mikano ma okea okan e alwora wa kaka magi ma dhano opidho. Gin gik ma dhano ohero neno.

Ma agulu minyalo mikete mach ma kelo liet e ot kata ne gwen moko mipidho matindo tindo. Lokruok mosekelo en ni en ober, okungo mach kendo omiyo kamoro maliet mabedo gi liet maber ma ng'ato nyalo bede ma winj maber. En agulu molosi e yo maber kendo en agulu ma manyalo barore to thothgi ok ginyal barore e yo mayot. Ber ne en niya, kisekete mach, inyalo kete mach tok tho piyo piyo. Oketo kumoro bedo ma maliet e kinde mochwalore matin, sama koyo ng'ich gikonyo e yo makelo liet.

Ma en tich mar pidho gwen , gwen nitiere okeng' ni mopogore opogore. Wan gi gweno ma toko minyalo kawo tonge mi usi, kendo wan gi gwen minyalo gombo ma toko. Ma kose toko, bang'e toyo tong' ma nyuol nyithindo. E king'e ni wan gi gwen bende minyalo pidhi ma gin oketgi mana gwen michamo mag ring'o. Tijni ber kabisa kendo ka anyalo puonjo ng'ato, tijni en tich maber nikech nitiere chiemb gwen mopogre opogre ma inyalo mi gwen gi eki. Kendo mana kata alode kaka, alode kaka k kothe skuma ma oseng'a it skuma binyalo ng'ado ne gwen. Kendo medo ngima gi bedo maber. To en tich maber kabisa ma kelo pesa, kendo en tich ma miyo nya ng'ato nyalo bedo gi gino maber e ngima ne.

Kae kwa ng'iyo maber waneno ka wan ma gi manyiwa, mbolea mosekuok maber. Ma kata king'iyo ogolo worms moko ma worms gi medo ndhadhu kata mana e e lo. Momiyo ka ipidho kata mana gimoro to dongo maber nikech en gimose mbolea ber e iye. Kendo kwang'iyo to waneno ka worms gi gin gigo ma kata kimiyo kata mana gwen chamo kendo medo gi gi bedo gi del maber. Kendo king'iyo gi gin gigo ma kelo ng'iso ni en mbolea maber. Ma kata kipidhogo kata mana gimoro, to wuok e yo makare.

Ma en dhiang' mar ndume mar ruath. Ruath itiyogodo e yore mopogore opogore, mokwongo chon nitiyo kodgi kaka gigo ma kelo mor sama giketogi gidhawo. Gi kaka rwath dhawo gi rwath wadgi to ing'iyo ni mane ma tek moingo wadgi. Kendo tich moro ma ginyalo tiyo maber en ni ikawogi gitiyo kaka gigo minyalo tigo e puodho, puro. Gigo minyalo tigo kata mane sombo bando kose ridh koa e puodho. Kendo moloyo seche moko inyalo tigo kata mana e omo pi. To moloyo kendo gin gigo ma ipidho, ginyalo bedo kaka mopidh apidha ne ring'o kende.

Chal mar lwasi kawuono wachore ni ne dhi bedo, gokinyi ne nitiere chieng' marieny ma norieny nyaka gimoro sa auchiel. To bang' kanyo ka chopo gimor sa ochiko kama, ne nitiere koth mochwe nyaka odhiambo. Koth morumo mana gimoro sa achiel, sa ariyo gini kama. Ma piny nobedo mang'ich ma piny pod ng'ich nyaka sani.

Ka eni mok adhi kawo barua tandiko ne jatelo mowinjre ne alwora, takono mokwongo andikone niya: nitiere kama iwite yugi ma ok owinjore. Ma ok ka okolos e sa mowinjore to nyakelo hinyruok ne dhano mang'eny. Ah, barua andiko ne jatelo kang'ise niya: gitime mapiyo piyo nikech kuma iwite taka go ok en kama owinjore. To en kama ji mang'eny thore rome ma nyalo kelo tuoche ma gala gala kaka tuo mar diewo kendo tuo ma ok ber ma nyalo miyo gnima ji bedo ma ok ber.

Mae en mwarubaine, thothne e alworawa ji tiyo kode kaka yath. En yadhno ma thiedho tuoche mang'eny e del kaka maleria, to chutho chutho ichwake. Ma iriwe kata mana gi yedhe moko kaka o ogaka. Ma gi githiedho tuoche mang'eny e del kaka ma, kak. Tuoche githiedho mang'eny, luoko remo, githiedho tuoche kaka maleria. Ka in gi tuo ma tindo tindo bende, inyalo chwake mi madhe. En yath maber kabisa kendo en gigo mane ji tiyogo ndalo machon kata ka pok yedhe osuptal nobiro.

Kae mokwongo abiro penjo, abiro penjo kastama ni m msigo ni nokete chieng' mane. To nokete e gari mane, to namba mane mane oketo msigo ni endi? Kaseng'iyo magi eki to bang'e achako nonro mara kang'iyo gimomiyo msigo ni debed ni obudhe ndara. Kadibed ni ka poni kata gari noyudo ng'ikruok moro matin, to wang'eyo ni to en ng'ikruok mane manobede momiyo msigo kastama ni odeko. Kata obiro okobiro e sama owinjore.

Abiro luongo kastamas gi te takonogi ni kaluwore gi chendro mar kor lwasi, nikech kor lwasi ok ber. Ndeke ma apoya maa loka dhi deko koro gibeda beda gi gijiw ajiwa chuny gi. Gibed abeda gi dimbruok, gidimbre mana matin, ka warito kor lwasi mondo oyawre. Mondo wang'i kaka ndeke go nyalo biro ei samo winjore mondo koro okow gi ka ng'ato ka ng'ato kuonde kuonde duto mane gidhiye. Iwuoyo kodgi e yo maber kileronegi ni gimomiyo ndeke odeko en ni kor lwasi ok ber. Ma nyalo kelo ng'ikruok matin kaponi ndege de wuogi nyakelo gik moko kake ajali moko winjore.

Ma en puodho mipidhe kich, kich en gino makelo gik moko kaka mor kich ma thiedho tuo mar duol. Kaka ka ng'ato fuolo to ki chamo mor kich inyalo yudo ko konyi e yore mopogore opogore. To moloyo kendo kich gi gin gi mogi ma kelo gigo minyalo tigo kaka e wiro mkati. Mor kich en gino ma itiyogo kaka yath, kendo en gino mamit ma ng'ato nyalo chamo mond sa modwani owinj mit moro.

Ma en puoth kich, kich en gino ma kelo, kich nigi moye ma kose lenye to mochwake maber molose maber. Inyalo ti godo e wiro mkati, kendo inyalo ti godo kaka gino mathiedho ahonda. Mor kich en gino maber kabisa kendo ma ji ohero tiyo godo. Inyalo use ma ng'ato yud pesa, kendo mor kich ni en gima dhano ohero kabisa. Ma kidhi use to en gi nengo ma ma malo, kendo dhano ohero tiyo kode nikech en gino mamit.

Ma en kitungu saumu, saumu en gino mitiyo godo e tedo chiemo kendo omedo ndhadhu e chiemo. Jomoko bende tiyo kode kaka yath, onyalo thiedho lak. Kendo nitiere tuoche ma othiedho kaka bende alsas, kichame ma numu kamano to be okonyo. To moloyo, saumu ni bende inyalo pidhe e puodho.

Gimomiyo ahero tijni, ma puoth alot sukuma. Sukuma en alot maber ma ji ohero chamo. Thothne ka ne watindo, iyudo ka sama onegobedni igombo tugo cha, osegoli gokinyi gi godhiambo mondi dhi e puodho. Mondo i uolne skuma pi kaponi koth oko chwe, kendu olo pi okinyi gi godhiambo mondo gibed gi ngima. Kata mondo gibed alode man gi ma dendgi ber man gi oboke madongo dongo. To gimomiyo ok nahero tijni en ni sama wadwa dhi tugo to koro emoketwa ni wadhi ng'iyo alot. Udhi riembo gwen e puodho me mondo kik cham gi mondo kik keth skuma. To gimomiyo nahero tijni en ni sama ose ikre, unyalo dhi mung'wede muchame. Koro ok wati gi pesa mang'eny kwadhi nyiewo go gikmoko kata kaka alot e chiro. To nahere nikech be seche moko unyalo ng'wede muuse, munyiew go gigo muonge go kata kaka buk kata mana kaka kalam. Nikech koro obedo ni en en en gino ma kelo pesa e ngima wa

Ma en winyo ma en winyo ma fuyo, wi gin winy ma ka ji dwaro mako to gin gik ma ike ibolo negi bando. To kendo kagisebiro ma gichamo to nitiere kaka iketonegi gimoro ma makogi. Kose makgi to inyalo tedgi ma ji chamgi, gichalo kaka ring'o ma ji kose chamo. To moloyo gin gigo ma be gin gi fuyo e wi yamo. Kapogre gi fuyo, to gin gigo ma inyalo tigo bende kaka chiemo ma makogi ok yot. Jomoko bende makogi mana ni pidho gi, ketogi kaka gigo mamiyo alwora neno maler.

Magi gin onjiri, thothne gigo ma gitimo giketho cham e puodho. Gichamo gichamo oboke mar cham kendo giweyo ka cham ok dong e yo maber. Kendo gin gigo ma kodonjo ni e puodho to nyakimany mana yath ma nyalo gologi e puodho. Kendo gin gigo ma ka ni kuma gintiere to gin gigoyo mana koko, gibisiko ka giywak aywaka. Gin gigo ma dhano okoero, nikech ka gidonje puothi to ionge kwe. Nikech gichamo giketho cham ma nie puodho.

Ma en awendo, awendo gin gigo ma jomoko pidho. Nikech gin gigo mabeyo ma kibire dala to kelo maridadi mar dala. Jomoko be pidho awendo nikech en kaka gino minyalo cham, kendo en ring'o mamit kabisa machalo gi gweno. Awendo en gino ma en winyo ma ber ma ji ohero pidhe dala nikech gin gigo ma kelo ber mar dala. Kata ka nitiere gima rach, gin gin awendo en winyo ma ber kabisa.

Ma en bata mzinga, bata mzinga thothne ji ohero pidhe nikech en orito dala. To nyithindo boluore nikech en winyo ma kokuot, tonyalo buogi miring kabisa. Bata mzinga gin gigo ma ji ohero pidho e dala nikech gikelo ber mar dala, to moko bende rito jogo ma chunygi rach kata ng'ama kite rach. Gifwenyo ni ng'ano ok en ng'ama ber kendo ok en ng'ama long'o. Aw bata mzinga en gino ma thothne to nyithindo olwore. Nikech en gima en kinene tosiko go mana kulu kulu kulu kulu kulu. Samo go kulu kulu kulu kamano, to nyithindo luor kendo nyithindo ringo. Kendo thothne ji be newacho ni kirwako law marakwar tonyalo lawi kabisa.

Ma en rabuon, rabuon kidwa loso inyalo lose e yore mopogore opogore. Mokwongo rabuon machal kama inyalo lwoko maler tikete e sufria, tipimone pi mowinjore. Tichwaake, tobedo ni osechiek, mano mokwongo kaka wanyalo tedo rabuon ni. To marariyo, bende wanyalo kawe to wayiedhe wayiedhe wagolo pote. To wabare matindo tindo, to kendo wachwake maber tiole pi, mano be yo moro minyalo tedo go rabuon. To kendo machielo en niya, inyalo poke miyiedhe, kiseyiedhe ti ibare matindo tindo. Kosechwakore maber motuo maber, tinyalo kawe miwang'e e mo. Kise wang'e e mo michiele gi nyanya gi kitungu, kendo mano be yo moro ma wanyalo tedogo rabuon ni endi.

Rabuon wanyalo luoko maler kaka en ni, kiseluoke maler tikete e sufuria tipimo ne pi mowinjore. Tikete ochwakore gi chumbi matin, kosechwakore ka pigno dhi kose rumo totwo maber, to wawacho ni osechiek. Yo marariyo mwa nyalo tedogo rabuon en niya, inyalo yiedhe miyiedhe, kiseyiedhe tibare ibare e sa e opande mowinjore owinjore. Bang'e tisoye e sufuria, tiole pi ma owinjore gi chumbi matin tichwake. To en oseikore mar chamo. Kendo rabuon ni, yo machielo minyalo tede godo en ni kisechwake, kise yiedhe mibare e kipande mowinjore owinjore. Kose chwakre maber mose two, ang' bang'e inyalo gole. Kise gole to ichielo ne nyanya gi kitungu, tichiele godo. Obedo gi taste maber kendo okelo ndhadho.

Ma en mor alenya, mor alenya mokwongo en gino moa kuom cha dhiang'. En gino mose chak mose puo, bang'e kidwani mondo kik okethre en kisechwake miume kakiume ni. En gino ma sami dwaro tiyo go to iketo mane gima liet, kisekete gimaliet to koseleny matin ti itiyo gi ma kiwango midwaro. Kisetiyo gi kiwango midwaro tichakidwoke aduoka. En gima kose makore kako makore no, ok yot mondo okethre. Nikech en gima nosechwak maber, mochwaki mochwaki ma ok nyal kelo, ma onge gimoro ma wanyalo wacho ni nyalo kethe.

Ma en njugu moregi, njugu moregi kidwa losi, ikwongo ikawo njugu. Kisekawo njugu mipoko maber, timoyo ma two. Kisetwoyo njugu. ang' ikawo njugu ni endi tichielo. Kisechielo njugu ma ochielore maber, okiwang'e, ochielore maber ka gima idwa chame. Kisechiele maber, okiwang'e ahinya bora nochielore ma kaka dwarore. Ti kawe tidhi kode e mashin, kisetere mashin to kuro emidhi rege. Kose rege to owuok kakak ochal niendi. Koro obedo gino, koserege to gibedo iketo gi e container ka container. Koro obedo ni en njugu moregi ma inyalo cham godo mkati, moko inyal losgo kata magira, moko inyalo cham go mana kata rabuon.

Mae en njugu moregi, njugu moregi mokwongo kidwa lose icha ikwongo ikawo njugu mosegol e puodho tipoko. Kisepoko timoyo mondo otwo, njugu kisemoyo motwo maber, ang' ikawe tichiele. Kisechielo njugu niendi, ichiele maber kaka dwarore maonge chumbi. Kisechiele titing'e, ikawe idhi kode e kumi rege njugu. Kose rege, jomoko ne rego inyalo rege mana kata e thany. Kose rege morege maber mogolo moye no, tifwenyo ni in gi gini mar miluongo ni njugu. Jomoko tere mana e mashin kose rege e mashin kanyo, togolo gima chal kama. To bang'e wawacho ni wan gi njugu moregi. Njugu ni inyalo cham kode gik moko kaka mkati, jomoko loso kode gikmoko kaka magira, to jomoko bende chamo mana kode mana rabuon.

Ma en puoth niang', ka gik man gi nengo waneno ka wan gi niang' ka ma onego bedni itong'o. Kose tong', to moko dong' mibro pidhi ma nyalo dong' e puodho ka. Waneno ka wan gi gik moko machalo bende kaka rabolo, mago be nigi nengo ka gigo ma kose usi to nigi nengo. To moloyo wan gi niang' ka ma koseter e ambi to irego to golonwa skari. Mano e momiyo gima nigi nengo manitiere ka endi.

Ma en puodho mopidhe alot osuga, alot osuga en alot kienyeji maber kabisa. To ka kaparo maber kinde mane atimo tijni, en gi gikmoko ma okelo. Okelo pesa kiseng'wedo alot, alodni kose nyak maber kama dhano ohere nikech en alod kienyeji. Ousore okelo faida maber e ngima nikech kise use to in gi pesa. Kendo moloyo kiu seche moko ki in en puodho, gigo kaka, gik moko kaka le moko matindo manie puodho nyalo buogi. Nikech kaka wan joma miyo wan ga gi luoro mang'eny. Gigo kaka, gik machalo kaka ong'ongruok be nyalo buogi sama intiere e puodho. Ma nyalo miyo iluor kendo kabisa, to moloyo kiseng'wede kama mitere e chiro. En gimoro maber makelo pesa kendo makelo ohala ne kaka ng'ato kaka japur.

Ma waneno ka wan e nam, e nam gik mang'eny minyalo yud e nam gin gik moko kaka rech gomena. Ka waneno ka wan gomena, omena sama osekele koa e nam mokwongo nyaka moye motwo maber kabisa. Kose moye motwo, iloke, iloke, iloke ma otwo kabisa. Kose loke motwo kabisa, kanyo to koro ichako pime kata inyalo ket moko e gorogoche. Moko jomoko pimo e trafe, ma wawacho ni traf achiel nyalo kata ting'o omena gorogoro apar gariyo. To thothne en gino maber kabisa man gi pesa ma kelo ohala maber.

Kae wan gi omena moseket e traf gi moko gin fulu moseket e traf. Ka waneno ka mamani endi ose yiero moketo omena tenge kendo fulu be oketo tenge. Ka waneno ka opimo fulu, chal ni moting'o e lwete goeko, gin kata mana siling' prabich. Koro opogogi opogogi nikech inyalo yudo kowacho ni omena traf en kata mana siling' elufariyo gi mia abich. Tinya yudo kowacho ni fulu traf achiel en kata mana alufadek gi gimoro. Mano e gima timore e picha ni.

Ka wang'iyo ka maler, ma en tich puro gi dhok. Puro gi dhok en tich mitimo e puodho maduong' ma dhano ok nyal puro gi lwetgi. To en tich ma be itimo ka ng'ato nigi, dwa tiyo tich moro ma piyo piyo. Kata mana puro puodho piyo piyo, okawo dhok tokete puodho. Ka gisekawo dhoge ariyo gi miketogi e puodho, tikawo gina ma gitiyo godo e pur tilu keto kuom gi. Koro in tiji en mana sembo mana dhok ka inyisogi kuonde monego gilu, to gin gipura pura.

Ma en tij puro gi dhok, dhok ipuro godo e puothe madongo dongo. Kata mana kuma i ineno ka gikonyo e yo sama okiyudo ji minyalokete puodho mondo opurni tinyalo kawogi gin be ipuro kodgi. Koro kidwa puonjo ng'ato tiyo gi gigi, ikwongo ikawo dhok ariyo man mag dume tiketo ne gi gi yieno moro kaka mariwogi mond gibed gimorachiel. Bang'e tikawo gino monegobedni gipurogo maen kwer be iketonegi e nungo gi gichien koni. Koro sama gin e puodho to gipura pura, gipura pura to ng'ano onyisogi kuonde monego bedni giluwo sama gipuro ma gitiek puro puodho te.

Ma en manyiwa, ma en manyiwa maber mitiyogodo e puodho. O, o itiyo kode e puodho sama idwa puro. To moloyo omedo ne lo bedo maber mar iko cham midwa pidhi. Kendo okonyo lo mar ting'o pi maber e seche mang'eny. Kendo bende o medo teko mar gigo ma nyalo kelo manyiwa maber ei lo. To moloyo bende, oloso pH mar lo bedo maber, kendo ma ka opithe to wayudo ni cham wuok maber mowinjore. Kendo man gi man gi, cham wuok maber ma n gi, man gi ndhadhu mowinjore.

Ma en pot rabolo mokan, ma oume e mkebe moro. Ma gima biro e pacha kaneno ma en ni ipuonjowa kaka wanyalo rito gigo, kaka gini nyalo rito gigo ma osetigodo kaka mana irito gigo maber. Mond kik gikethre e yo mayot, nikech waneno ka gini oket gi ei mkebe ka to gin maber kendo ok gikethre.

Kao wan gi puoth bo, e puoth bo ni waneno ka okotim maber nikech waneno ka kute moko chal nitiere ka machamo alot. Ma ketho, mono gi dongo e yo mowinjore. Kawang'iyo ka maler wayudo ka kute gi eki opong'o alodni te te te te, gichamo nyaka oboke alot. Gimono alotni bedo gi ngima maber, nikech kata kwang'iyo it alotgi wayudo ka gisechamo te ma gimiyo alot bedo ma ok dong e yo mowinjore.

Ma en puoth nduma, nduma en gino maber ma kopidhi to okonyo e yore mang'eny. Kaka nduma gin gigo ma ji ohero, kaka minyalo madh go mana kata chai. Kata inyalo tedi ma dhano tiyo kode e yo maber. Puoth nduma nduma en gino ma dwaro pi mang'eny, ok onyal dongo kuma pi onge. Nduma en olemo ma dongo mana kuma pi ng'enye, to ka waneno ka wan gi puoth nduma. Mano e gima bire pacha kaneno gino machalo kamae.

Ma en njugu ma koko sinji moa e puodho. Njugu ni kose kawe kama ma kokopudhe koa e puodho. Koro kidhi ipoke, kisepoke to imoye matin. Kise moye inyalo chiele, inyalo muode kamano. Kata inyalo tiyo kode, inyalo rege mobed njugu moregi minyalo ti wire mkate. Kata en njugu, kise tede inyalo tedo godo nyoyo. Njugu en gino minyalo timgo gigo mang'eny mopogore opogre. Inyalo chielo ji nyalo muodo, inyalo tiyo kode kaka gino mikete mkate bang' koserege. Kata inyalo tedo kiko kode nyoyo go ganda titedo kode nyoyo.

Ma en tij pidho rech, rech nigi nengo ahinya e alwora wa. Nikech sama wapidho rech gieki, gikelo nwa gigo kaka ki rech kosebedo madongo tinyalo us makel pesa. Tinji endi nigi nengo nikech pidho rech ok yot, nikech wa iyudo ka chiemo ma rechgi chamo inyiewo gi pesa, kendo kumonego bedni gidake molosnegi alwora mipidho gie ni, bonego rit maler mondo kik gimora mora chand rech gieki. To sama gidongo kae bende, onegobedni oritgi maber nikech gin gigo ma wang'e ni nigi nengo. Nikech bang'e ma kagise dongo ma gibedo maber, iusogi to gikelo pesa maber.

Jomonj monjo migawo mar Ecosystem ei Kenya ka nikech gin gi setudore. Kendo ging'e yudo kaka gi ketho gigo matiyo gi gigi e systems gi eki. Koro e ka ka gisekawo gi to girocho ratichgi, kagiserocho ratichgi to giyudo kaka ginyalo donjo ei systems gi eki. Kaka piny mar Kenya to kedo kodgi ka girocho gi e yo ma gi yudo ni iloko negi gigo ma kaka waluongo ni ratiro mar ng'ato. Kata mana pin ma ng'ato ok ng'e ni pin mane moketi. Ma pin en mana mar ng'ato owuon, ma miyo ok ginyal yudo kata mana chako ketho gigo eko.

Ka wayudo ka ni jopuonje mapuonjo e sikunde mag sekondar, gin gi gigo mwaluongo ni tools monegobedni gitiyo godo. Tiyudo ka ni thoth jopuonje ok ti gi gigi e yo mowinjore, kaka kwadhi e labara, kawadhiye e kar timo ma gipuonjrego wach, wach sayans gi eki. Iyudo ni seche moko tools ma onegobedni gitiyogo kanyo, ok oromo maber. Koro serikal onego bedni miyogi gigo, medogi e sikunde ma miyogi ginyalo puonjre gigi kaka dwarore. Gidhiye tools ma, wayudo kaka tools mipuonjodo gigo kaka kwan, sa ma gidwa goro, tiyudo ni jopuonje gi onegobedni bedo gi gigi. Ma gisiemo nego nyithindogi ni kama e kaka wanegobedni watimo gini, kama e kaka onegobedni wachoro gini endi. Nyathi bedo gi gino mowinjo, kendo gino moneno kakitimo to en botimo tomake wiye.

Ka waneno ka wan gi japith mapidho gigo mitiyo godo e loso gigo machalo kaka kek, gigi ma mito mito kaka kukis. Magi e gik mitiyogodo e loso gik machalo kamano. Jalni waneno kopidho gigi ka, kendo gigi kosereg gi maber, kendo kosereg gi to gidhi tiyo e tije loso gigo mwa masewacho goeko. Kaka kek, kukis, gigo ma mito mito goeko. magi e gik matiyore mitimo, magi e gik mitiyo godo e loso gigoeko. Jalni waneno kopidho gi ka, kendo okoluorogi kata matin.

Magi gin ute kich ma osegol marito mana mondo ogol mor kich e igi. Alworawa tichni ber kendo joma tiye ikore ne maber kendo mathoth. Kich koseikore ne moyegi tiwang'e, kose wang'e tidhi igolo gino te tilosogo mor kich. Mor kich tiyo e gigo mopogore opogore, inyalo thiedh kode ahonda, kendo mor kichno bende inyalo wir ti godo kaka iwire mkate. Kendo en gino maka ng'ato nang'o towinjo ka mit e dhoge.

Ma en koth bando miluongo ni Duma, duma en kodhi mar bando maber kabisa. En bando ma ka ipidho e puodho to en onyak maber. En koth bando ma kikete puodho to puodho wuok ogolo od bando mabe kabisa ma emomiyo ahero tiyo kode. En bando ma dayier kuonde duto ma kadwa pitho to en e kodhi mamanyo, nikech duma en kodhi maber kabisa. Tije be ok tek, gik mo onego bedni itimone be ok ng'eny. Okodwar mbolea mang'eny e puodho, tije be yot kabisa ma ka ise pidhe to itimone mana achiel ariya dek, tobedo maber.